REITs en Real Estate Investment Trust. Gima gitimo maduong' en gero ute ma ji kodesha bang'o to giyudo yuto koya kuom rent. To thothne, ute gi ginya loso gi pesa gi giwuon, kaeto giluongo ji bang'e to ng'iewo slots matindo udi ka udi e ute ma gigero. Kaeto giyudo pesa mar rent koya kuom ute go. Giloso rent ne joma okungo kodgi, kamano e kaka REITs tiyo. E Kenya ka, nitie kampune mopogore opogore matiyo gi REITs.

Mondo iyaw akaont gi Nairob Nairobi Security Exchange, mokwongo ibiro dhi e bank. Kaeto e bank idhiye kar shares kumiuse shares. Banks ma tiyo gi Nairobi kaka brokerage firms en KCB gi Equity Kenya ka. Bang'e no to bank machielo miluongo ni Faida Investment Bank, kod Standard Investment Bank be nya konyi yawo akaont e mar gimiluongo ni CDS akaont. CDS account ni en Central Depository Settlement account, mikete pesa ni mondinyiew go shares e kampuni mopogore opogore moketie Nairobi Securities Exchange. Mano e kaka inya yawo akaont kod bengi kata inya tiyo gi brokers, kaka broka moro achiel iluongo ni Zimele kata inya tiyo gi money market funds mopogore opogore. Mondi yaw go those account, broka ma online iluongo ni AIB Trader.

Mondo ibedni inyalo rucho nyingi koa kuom CRB, onego bedi ni isechulo gowi moro amora mikao koya kuom bank, kendo moko mag mobile banking kaka kampuni mag holo gowi kaka Tala, Zenka kod Branch. Kampundegi kise chulo gowigi tee to inyalo gol nyingi koa e CRB. Mar ariyo ka in gi gowi mar bank to pok ichulo, ber kichulo ka sani osekadho mar chudo mondo ogol nyingi koa kuom CRB. Kendo inyalo penjo kokadho kuom treasury kadipo ni in CRB mondo ogoli oko kaluwore gi gik ma isebedo ka itimo.

Bad sirkal, miluongo ni KRA, ng'enyne jaluwo chenro kaka pesa wuothe e alwora ma Kenya. Kendo, samoro amora ma gidwa choko osuru, ging'iyo ga yore ariyo, mokwongo jomodake ei Kenya, mar ariyo jomodak oko. Pesa mawuok oko mabiro Kenya emiluongo ni remittance, to ng'enyne iluwe gi kampuni kaka, kagioro pesa kokadho kuom m-pesa kata gioro pesa e bengi mopogore opogore. Seche ma pesa owuok oko mobiro, to ginyang'eyo ni ng'a pesadi moor. Mar ariyo, ginyang'eyo kokalo kuom pesa ma moya oko, kaka dawach ni dola moya Amerka kabiro Kenya nikech, mane e yor chudo maginyatimo go kagikelo. Ko pesa moya pinje maoko, ibiro ng'e mayot, ka gidonjo Kenya. Kaeto kiorogi gi jii giwegi ma jokenya, ekoka dekwan ni mago pesa miluogo ni remittance koya kuom kembni maoko, kata ne jokenya mani oko owuon

Ng'enyne kitimo ohala, tiyudo yuto moro bang' uso kata bang' timo ohala iyudo yuto mokadho kaka pesa mane itiyogo kuom tiyo ohalano, yuto mamalono, ng'enyne iluonge ga ni profit. Profit ni en yuto miyudo bang' timo ohala maok ilal. Samoro amora maok ilal kata ok iyudo pesani, ewang'e kaka ne itiyo kode to iyudo pesa mamalo mane e kaka wawacho ni ohand minyonge mamalo milungo ni profit.

Ka idwa yawo akaont kod Central Bank of Kenya, nyaka ibed gi gima iluongo ni kitambuliso kata ID, Mar ariyo, nyaka ibed gi pesa madirom elufu piero abich, mar adek onego bed ni in kod otas mar jo sol osuru mayieni tiyo e Kenya ka. Mar ang'wen nyaka ibed gi ni iyawo akaont gi bengi moro amora matiyo e piny mar Kenya, nyaka ibed ni ija piny mar Kenya, kendo gima nyalo dwarre kendo en ni nyaka idhi Huduma Centre kata idhi e bengi no owuon miluongo ni Central Bank of Kenya ma bade ka bade inyalo yudo e Kenya ka eka dang' ichak chenro mar yawo akaont.

Kripto en kidi mayudore kata kite mayudore e bulo. Kendo yudruok margi, tek ahinya. To kumitiyo kode e loso gige taya, mondo mi girieny maler kendo maber. Mar ariyo kripto itiyogo e loso, gige picha mondo mi picha owuog maler ahinya. Mar adek kripto en kidi moro mane winjore ni miyo jii teko, kendi iyude e pinje maoko mopogore gi piny ma jii odakeni. Kendo kane olwar kuomi, to nonyamiyi teko moloyo

kane tuo mar korona landore e piny mar kenya, kampuni mag loso teknolojia masani, nowuok mondo omany joma ne nyalo bedo gi tuo ma korona, mar ariyo kampuni go nolo systembe moko mane nyalo konyo i mondo iyud konyruok mapiyo kadipo ni nya paro ni in gi tuo mar korona, mokuongo na natemo system mar korona traction mano mar contact tracing mano mar joma ne nyaedo ni omakre gi joma ni gi tuo mar korona mane koro itiyo gi simu kod penjo mamoko manyalo konyo ng'ato mondo oyud joma ne oriwore kodi ka diponi in gi korona kata ka diponi ng'ato omiyi korona, mano e system mane ber moloyo, mar ariyo system go seche moko ne theko kaluwore ni ji mang'eny ne dwaro tiyo kod gi.

Bombe mopogore opogore ogo tong' kod Kenya gi Uganda. Mokwongo iluongo ni Lokitanyala. Lokitanyala yudore e tong' mar Kenya gi Uganda. Uganda Lokitanyala gi Kenya Lokitanyala. Mar ariyo iluongo ni Suam. Suam be yudore e tong' mar Kenya gi Uganda. Mar adek iluongo ni Malaba boda. Malaba boda duong' kendo mago e boda moyangi kaka boda madongo mar Kenya gi Uganda. Mar ang'wen en boda ma Busia. Boda ma Busia yudore Busia kaunti. Kendo nitie Busia Uganda gi Busia Kenya. Mar abich e Lwakhakha. Lwakhakha boda yudore Kenya gi Lwakhakha Uganda.

Mae bad sirkal miluongo ni Communication Authority of Kenya. Gitiyo gi weche twak kendo kaka oganda onego los e piny. Gumaparo kaneno gini en ged gi mokwongo. Mokwongo kae e kumilose chike mag tayo weche e mbui. Kendo kae emilose weche twak makare. Kendo ging'iyo ratich jopiny ka gi twak e mbui kata kuonde mopogore opogore. Kendo gifwenyo yore mopogore opogore manyien ma ji nyalo twak go eyo m aber.

Gigo mabiro timo maber en achiel kuomgi e loso od gwen. Adwa pidho gwen ma kienyeji masani. Gwen ma nyaluo mondo otok na tong' motegno kendo aus gi e chiro kama anwang'o ohala maber. Mar ariyo, dagomb ni apidh alote e ndalo ma sani ma koro koth chwe. Sama koth chwe alote dongo mapiyo kendo gitimo maber. Kendo abiro yudo ohala maber ka dipo ni auso gi e chiro. Bang' mano adwa ni atiegre e yor mar somo katimo gimoro miluongo ni CPA kendo gik mamoko. Somo konyo e yaw obwongo kendo paro maber. Kendo somo nyateri kuma bor ma ok ni chano chopo. Bang'e no adwa puonjora gige mag gedo. Mond ang'e gero gik moko mopogore opogore kanyalo bet gimiluongo ni anya konyora an owuon mok ayiengora kuon ng'at ang'ata e gik matindo matindo ma dhano nya timo. Katieko to de ber ka ang'eyo ruoth Nyasaye kendo kalame pile.

Mae en picha ker ma Kenya miluongo ni William Samoei Ruto. En jago manoyier gi chama mar UDA mar Kenya Kwanza Coalition. Ose bet jalup ker kuom higni apar. To sani ose yiere mondo obed ker ma dhi higni abich. To nenore ni ok odhi yudo kendo ok odhi bet ker kalure gi gik ma ji wacho. William Ruto ne en waziri mar agriculture mano gige pur kata yore pur kendo notayo notiyo gi ng'at miluongo ni Raila Odinga e ndalo ma higni eluf ariyo gi abiryo ka gilaro kom mar bedo ker ma Kenya. Bang'e no tulo maduong' niwuok kendo nomiene gi weche mag nek ma ji opogore opogore. To notere e doho mamalo maduong’ e piny ka miluongo ni Hague kata ICC. Weche mibadhi mang'eny osebedo ka miene kiwachi ni omecho e yore mok owinjore.

Gigo ma ywayo ji en achiel kuom gi gin le. To le yudore e pap kata e gwenge ma Maasai Mara e kaunti ma Narok. Ji mang'eny dhi dwe mar abiryo gi mar auchiel ka gineno ka le ma magwar ya piny mar Tanzania ka biro kadho aora Mara kadonje e piny mar Kenya. Kendo bang'e no ka higa lokore to gi ae piny mar Kenya to gidhi e piny mar Tanzania. Mar ariyo en Tsavo. Tsavo en kar le madongo kaka liech. Liech mang'eny yudore Tsavo. Kendo Tsavo ber nikech en kuma nitie gode gode matindo tindo ma ji nyalo. Tsavo ne nitie ga subuoche moko manochamo ji. Sibuoche mane chamo dhano ndalo machon ka pod ne wabeberu ni Kenya. Mogik en pwani kata nam chumbi kuma ji dhi goye abal sama chieng' nitie. Kendo jo oko ohero ga biro mondo gi go abal sama oro nitie. To abal igoyo e pwani kendo pwani e kar ng'enyne jo wa islamu e ma odake.

Hoho mar okak chakore epiny mar Ethiopia ka ridore piny nyaka e piny mar Zambia. Hoho no en kumokunyore malach maduong' mapinje okadhe yare piny Ethiopia nyaka piny Zambia. E gwenge go gik mayudore oganda mayudore kanyo gin kaka jo Maasai modak e gwenge go. Jo Kalenjin moting'o jo Kipsigis, jo Nandi, jo Turgen, jo Keiyo, jo Marakwet, gi jomopogore opogore. Gidak kamano. Ki dhi piny mar Tanzania ti dhi yudo jo wadorobo modak e hoho mar okak. Ki dhi e piny mar Ethiopia, ti dhi yudo jo Oromo bo odak kuno. Kata Kenya ka inyayudo jomodak kanyo kaka jo Turkana gi Samburu pod odak e hoho mar okak. Kendo hoho mar okak nitie gik mopogore opogore kaka le minyane kendo en kumoro maber ma ji nya dakie.

Aneno gate kata rangaya rangach ma omuonie sanamu mar liech. To liech, liejni ng'eny ne itiyo kode kaka ranyisi mar Kenya Wild Life Service. Mano bad sirkal matiyo tije kaka rito lee mopogore opogore. Ng'enyne kidhie kar kano lee kaka Ysavo, Mara kata ei luo kae Ruma National Park, ibiro yudo gate machal kama. Kendo samoro amora ma idonjo kama chal kama, ibiro yudo lee mopogore opogore kaka simba gi lee kaka magwar gi lee kaka apuoyo mopogore opogore. Kendo ibiro neno lee mopogore gi winy ma opogore kendo seche moko ma ginyalo riwo nyaka lee modak e pi.

Kae aneno ot moger maduong' ma gorofa gin gi nengo kendo bech odno tek. Seche moko ka ichule rent kata ka ikodesha odno to inyalo yude rent maber kata ohala maber. Mar ariyo aneno bandera , bandera nikod nengo kaparo niji ratich gi kendo gima gi gichung' ne. Mar adek aneno kuma ndik ni Jubilee kendo Jubile paronua loch mar Ohuru Kenyatta manoyudo higa mar elufu ariyo gi apar gadek nyaka higa elufu ariyo gapar ga piero ariyo gariyo. Yande kindeno ker ma Kenya ne oyiere gi chama mar Jubili kendo mano nikod nengo e historia ma Kenya ka. Gima kendo aneno en kio maber kendo kio manengogi ber kendo kousg to ginyalo kelo pesa mang'eny. Kuom ang'wen mar ang'wen aneno en ni gini paronua ranyisi mokadho mar historia ma Kenya kaka weche siasa osebet e pinywa ma Kenya ni.

Ji dhi limbe egwenge mar Naivasha gi Nakuru kuma nitie nembe mag Naivasha kod Nakuru. E kaonti ma Nakuru nitie nembe madhi adek, mano Lake Naivasha gi Lake Nakuru, Lake Elementaita. Mano nam mar Elementaita, nam mar Naivasha, gi kod nam mar Nakuru. E gweng' mar Nakuru Kaonti kendo nitie kuonde ma ranyisi mar historia kaka Hairaks Hill, gi kuma iluongo ni Hells Gate kata bur jochiende. E Nakuru kanyo be nitie gode matut miluongo ni Crater. Crater go gin kuma okunyore ewi got kaka Menengai Crater. Mar ang'wen, kar lee mar Maasai Mara kendo gi Omo Valley kaeto kar Lake Turkana be yudore e hoho mar okak.

Kinde ka kinde ka awuoyo to awacho dho Kiswahili. Mano dhok mane otungi Kenya kae gi Tanzania ti tiyokode nyaka piny mar Congo gi piny mar Mozambique kata Wasumbwiji. Dhok mar ariyo mawacho en dholuo. Dholuo itiyo kode e pinya mar Kenya, piny mar Uganda, Tanzania, kendo piny mar Congo, kata piny mar Central East Africa Republic be itiyo kode. Kata Ethiopia be itiyo gi dhokno gi South Sudan. Dhok mar adek mawacho en kusungu. Kisungu en dhok miwacho e piny ngima kendo ji mang'eny winjore ka wuoyo gi dhok mar kisungu. Dhok manyawacho maler ahinya gin dhok adek. Mokwongo e dholuo. Mar ariyo en Kiswahili. Mar adek en dho kisungu kata dho wabeberu kaka jomoko luonge. En no ya piny mar Uingerez a kobiro Kenya ka.

Wer mahero ahinya e ohangla en wend mar Jaki Nyar Okumba mower gi Osogo Winyo. Osogo Winyo en jawer mar ohangla kendo seche moko onyalo wero benga matin. Lakini en jawer mar ohangla sie sie. Wer mar Jaki Okumba e ma ahero. To seche moko owero wer ma moko kaka Daudi ja Migori gi Omondi gi jomopogore kaka Abong'o Jakoyugi gi jomopogore opogore.

Ea nuola kuma ne onyuola gin jok mokoma oling' ahinya, kendo ng'eyo pachgi tek ahinya. M a nyalo miyo idhier gi wadu ni to ang'o momiyo inyalo ling' ahinya kamae to kendo seche moko gin joma ger. Gi gere mapiyo piyo kendo mano ok en gima ber. To ahinya ahinya gima mora kodgi ni gin joma mor seche duto kendo ginyalo kweri ka ginyisi gimoro eyo mamuol. To kadipo ni iwang'o igi to ginyalo lokore mager e saa mane ok iparo kata saa mane ok ichano. Kuom mano anyuonda anyalo wacho ni gin jok maber eyo malach kendo kata kamano nitie jok moko mapod chendo gi jok ma pod otamo wich kendo wigi tek kabis kendo kokwagi gimoro to gikelo koko maok ber ei anyuola. Kendo anyuola wa gin jok ma oriwore kata ka liel nitie to giriwore mo do gimi ng'at ma onindo nafas mar nindo maber kendo ka giparo niji onego obed kanyakla. Kendo kuom mano gin jo kanyakla. Anyuolawa iluongo ni joka mbeche.

Jothum kata jongolo madongo ahinya e piny luo kae achiel kuomgi en Musa Juma, Musa Juma owero wer mar Maselna kendo owero wer mar rumba kendo kanowero rumba to ji tee nyalo winje seche moko ne oketo Kiswahili eiye mondonji owinje. Mar ariyo mowero mahero winjo e ng'at miluongo ni Onyi papa J. Ndalo siasa kotugo kendo ka ower to miyo ji luor gin gi mor kendo ka gipako ng'ama gidwa ni otel negi eweche mag yor ker kendo ka eweche mag siasa, kendo mano omiyo amor gi Onyi Papa J. Ng'at mar adek mahero wende iluongo ni Joni Junia ni ohero wero weche mag hera kendo weche mapuonjoji samoro amora mower owero benga. Benga en mixture kata riwruok mar ohangla gi rumba matin kendo en wer mamuol kiwinje oonge araka eiye kendo ok odhi mos ahinya kuom mano ahero jower adek ma achiel kuom gi en Musa Juma, Onyi Papa J kod ng'ama iluongo ni Onyi Papa J.

Jo waluya kata jo abaluya gin jok moko ma roteke kendo joma rotenge. Kendo gihero nyiso kit gi kod timbegi kagi e yore mopogore opogore. Mokwongo gin jomong'ere ni gihero chamo kuon bel gi gweno. Kendo mano e kit gi gi tim gi maduong' ma gi timo. Kendo gihero dhaw mar dhok ahinya gi dhaw mag thuondi mag gweno. Jomoko kaka jo Maasai to ohero nyiso wa kaka gihero pidho dhok kendo kaka gi puonjo nyithind gi e yo mopogore opogore ka gikadhe e puonj mag ojende kendo e puonj mag nyiri. Kendo gihero ni gichamo giyang'o ring'o giyang'o dhok to gimadho rembgi ka gi nyiso ni gin jomatek kendo joma ger ahinya. Jomoko kendo gi jo luo mohero dhialore kendo gin joma nigi nyadhi. Kendo samoramora ma ka giwuoyo to giwuoyo gi nyadhi mang'eny nikech ging'eyo nengo magiting'o e oganda mag piny. Kendo seche moko ji nyaparo ni mago weche sunga. To ok e weche sunga kamano. En mana ni magi ekaka jogo nopuonji kendo joluo gin jok mani gi jonyadhi ahinya.

Weche pur en achiel kuom mar joma chon kata joma sani ma watiyogo mar yudo ohala mopogore opogore. Mar ariyo wa uso gik machon. Kendo gigi iluongo gi dho kisungu ni artefacts. Kendo ka jok moa oko mar pinya Kenya dhi to nenogi no ng'iew gi to gi usore e bei maber. Achiel kuom gi gin kaka agulu machon manitedogo. Agulu go bech gi tek sani ahinya. Kendo mar ariyo gin kaka gik moko kaka odheru, otete gi mamoko manitiyogo. Gik mar ariyo ma kendo watimo gi loso yethe mag afita kitiyo gi oboke. Sani yethe mag osuptal seche moko ok ti maber ahinya nituoche mantie. Koro watiyo gi yedhi mag oboke mong'wed e bunge ka watiyogo loso yedhe kaka mag homa gi mag wich bar.

Katiba sani e ma tayo chike ma Kenya. Kendo kaka jo Kenya onego dagi gi owetegi gi ng'ata ang'ata mantie e pinya mar Kenya. To katiba omiyo thuolo mar loso chike mopogore opogore kokalo kuom od bura maduong' miluongo ni Parliament. Kendo seche moko Parliament nya miyo bede sirkal moko mondo olos chike mopogore opogore mondo oti go e piny mar Kenya.

High Court e doho maduong' mayudore e boma ma Homa Bay kaunti. Kendo e bwo High Court ma Homa Bay, nitie doho miluongo ni Margistrate Court gi small claims court. Kendo mago e doho ma konyo doho ma Homa Bay ma en High Court. Kendo ka in gi tabu moro amora inya tero e doho ma Homa Bay tonego obed tabu madongo dongo kaka nek. Kaka weche mad nek.

Osiptal mar Avenue en kar thieth mag tuoche mag kansa. Osiptal mar Agha Khan kendo be thiedho kansa. En osiptal ma otel negi mahindi kendo thieth gi ber kabisa. Osiptal mar Jaramogi Referral and Teaching Hospital kata kaka niluonge chon ni Russia gin achiel kuom osiptende mathiedho kansa e boma ma Kisumo. Kendo kidwa thieth malong'o ti dhi e osptal mar kaunti am kendo osiptal machielo iluongo ni Port Florence. Gimbe githiedho weche mag kansa e boma ma Kisumo.

Osiptal adek madongo mantie e boma ma Kisumo ma irie del kata irie choke ma di bed ni otur kata mong'ikore, achiel kuom gi iluongo ni Agha Khan kotel ne gi wahinde mantie gi thieth ma nyasani. Mar ariyo en osiptal miluongo ni Avenue. Avenue Hospital nitie gi dakteche molony e weche mag thieth mar choke kod gik moko mar del ma dibed ni onyosore. Mar adek en osiptal mar Jaramogi man gi jolony mopogore opogore ma nyaki iluongo ni physiopherapist gi dakteche mopogore molony e weche mag thieth mag choke gi mamoko.

Kenyatta National Hospital kata osiptal mani iluongo ni King George Hospital en achiel kuom osiptende mathiedho kansa. Mar ariyo en Nairobi Hospital mathiedho jotuo man gi kansa mopogore opogore. Kendo Moi Eldoret Hospital mantie e hoho mar okak be thiedho tuoche mag kansa. Kaeto nitie osiptende moko matindo tindo kaka Tenwek Hospital. Nitie kaka Agha Khan Hospital. Kaeto nitie Jaramogi Oginga Hospital manitie e boma ma Kisumo be thiedho tuoche mopogore opogore.

Tuoche kaka sickle cell anemia en tuo maduong' manego nyithindo e boma ma kata e gwenge ma Homa Bay. Tuo mar ariyo ma tho nego nyithindo e gweng' ma Homa Bay en malaria. Kaeto nitie tuo mar typhoid gi pneumonia be nego ga nyithindo. Tuoche moko mopogore opogore nego nyithindo kaka mawuok nyadichiel ka dichiel kaka nyaldiema ka omako nyathi to nya nego nyathi e yo mapiyo ahinya. Kendo nitie tuoche moko kaka wich bar be nego nyithindo e gwenge ma Homa Baya ahinya ahinya. Tuo moro ma nego nyithindo kendo en mar malnutrition kata en kaka ka nyathi ok yud chiemo maber to onya tho ko ya kuom malnutrition.

Cham kod bando nitie e gwenge ma Kisumo maber. Cham inya luong ni bando kendo seche moko jomoko luonge ni bando jomoko luonge ni cham. kodhi mar ariyo en oganda. Oganda ti bang' dweche ariyo kata dweche ariyo gi nus. Mar adek en bel kod kal mati mopogore opogore to ok gitem mebr ahinya e gwenge mag Kisumo. Ki dhi Kisumo karateng' ibiro yudo ni rabolo ti maber ahinya. Kendo kothe rabolo ti kendo nyak maber. Kendo e gwenge ma Kisumo ipidhe kothe mag niang' nikech nitie Kibos Sugar Factory kata faktori mar loso sukari ma Kibos.

Migosi ma Uganda ma iluon go ni Mama Winnie Bianyima ma jaod jatend NRM party ma Uganda, Kisa Besije, ne chieng' moro owuok Uganda kane ochopo Kenya ka to ne nokawo taxi mag Uber. Bang'e no ja taxi ne o charge siling miya ariyompiero abich. Tomkane gidhi, kane osechopo to ne ogo mbaka gi ja taxi openje ni ichuli adi. No nyise ni wuon gari biro kawo ata malo piero auchiel mar tich ka tich mane otimo koro manyiso ni madhi siling miya achiel gi piero aboro, dhi ne wuon gari kaeto jariemb gari to ne dong' gi siling madhi piero abiriyo. Koro kuom mano mae ok tich manyalo miyi ratiro maber kendo geno ne tin. Koro kuom mano ok ahero tijni.

Samoro amora ma aneno odni ma en Kenyatta International Conference Centre, to gima biro e pacha mokuongo en kuma pinje maoko kanitie bura maduong' itimo e odno. Odni osetimo buche madongo e Kenya ka gie e piny mar Africa duto. Samoro amora mantie buche madongo mikelo Africa ka, odni en achiel kuomgi ming'iyo mondo okony ji. Kaeto odni en omako rang'i ma Nairobi kendo en achiel kuom ute mong'ere ahinya ei Nairobi kendo e piny mar Kenya.

Kampuni mar British American Tobacco, en kampuni maloso ndawa kendo gik moko minyatigo koya kuom ndawa. To gumag'eyo gi e tijni, nitie tije mopogre opogre e kampuni no. Achiel nyabedo ni in accountant, mar ariyo inyabedo ni in casual laborer yaani ng'a tiyo tije matindotido, mar adek inyabedo ni in e manager kata ng'a ochung' ne tich matimore e kampuni no. Kampuni ni osa gero Kenya kuom osuru magichulo ahinya, kendo nitie jomokene e kampuni ni kendo yudo hola mamalo ahinya. Kuom mano, aneno ni tij kampuni ni ber kendo seche moko richo nikech jimang'eny katiyo gi ndawa to ngima gi ok dhi maber ahinya

Tijni en yor mar uso kokalo e mbui. Ng'enyne dukni mang'eny ok yud customer kata jonyiepo moromo kuma gintie koro ekar mbui nitie kaka oket niginyalo usone ng'ato ang'ata man tie e aluora ma Kenya. Koro ng'enyne tijni en tich maber malong'o nikech inya uso kamoro amora to samoro be ok en maber ahinya nikech samoro inyalo nganyi kaluwore ni ng'ato nyalo usoni gima ok ber kata nyalo yudo ni ng'ato ok okawo guma iuso miterone. To chutho chutho, en tich maber kendo osekonyo ji mang'eny ahinya e piny mar Kenya

Mae en od bura ma malo ma kenya, oting'o senators piero ang'wen gabiriyo, kendo senators piero ang'wen gabiriyo gi rito counties piero ang'wem gabiriyo, kuonde gi ilose chike matayo piny kenya kendo ikadhe chike makonyo county kendo kae ema ingiye kaka pesa madhi e county ipogo kendo gi ng'iyo ni governors otiyo gi pesa maber, magi e senators makonyo ji to ng'eny ne senators osebedo kanindo e tich ahinya, kendo gitamre timo tijni monego gitim ne jopiny ka gi ng'iyo ng'ama onego gitine gi chama moyier gi godo.

Ma en osiptal maduong' Kenya ka, kendo en ema ong'eny gi dakteche moloyo gi jo tuo moloyo ei piny mar Kenya. Ne ogere gi piny mar Uingeresa kata Oingeresa kaeto nyinge mokuongo ne iluongo ni King George Hospital. Ka itime thieth mopogore opogore, nitie thieth mag nyithindo, joma oti, joma dongo gi thieth mag tuoche mopogore opogore kendo ji mang'eny ose konyore kokalo kuom osiptandni. Kendo seche moko osiptand ni osekonyo ji mang'eny kendo ose konyo e geng'o tuoche mopogore opogore kod geng'o tuoche ma opogore opogore.

E dalawa kuma wadakie, wapitho thok kendo thok madwasi gi madichuo, wapitho angu'ro, wapitho rombe, wapitho diek to wapitho jamni mamoko kaka ngamia kendo e dalawa inyalo yudo punda mating'o gik moko katero e chiro kendo kasombo pi ka oae ahora, to kendo mago e gik ma wapitho e dalawa mago e gik mayudore e dalawa.

mbolea mwatiyo go e puothe wa, achiel kuomgi iluongo ni DAP diammonium phosphate. Mar ariyo iluongo ni CAN calcium ammonium nitrate. Moro be iluongo ni urea. Magi watiyo go samwapitho, kendo mar ariyo watiyo go e sama wa timo top dressing to yedhe mag kute ng'enyne watiyo gi home made solutions mago yedhe ma nyadala, mondo wageng' go kute. Achiel kuom gi watiyo kod buru